ore empalai e kiama naa kishoruno to nkoitoi are, ore enkoitoi nabo naa enkoitoi ena najo maasai customary laws naa king'orunyeki emunyeki ilaiguanak neimunyeki irpayiani kituak netoni nei nee neeyam ormurani esiankiki nerik nee nee nelak inkishu enkaputi nelo enkang enye neshukunye nee nee nepuo aanya osirua tenkang enye neyamisho neishori esiankiki naa ninye kijo masta maasai customary law naa irpayiani eishaakinore tenebo laiguanak, neetae ilaiguanak katitin are, eetae ilaguanak le nkiraoni, neetae ilaiguanak lormaasae ilapa loojo irmaasae inkasisin. naa kore kiyama e are tompala naitaunyeki naa ena naimunyeki office oldisi naa kepiki nena pala aa aa aai aaliki iltung'anak tiatua nkolong'i tikitam oobo peetumokini ataa tenetii oltung'ani lemeyieu nelo ina kiyama dukuya nelo naa ala ala alaa gilunore neeku ore empalai enkae kiyama naing'oruni naa naimu ilaiguanak amu ina office ake e serkali naa keya nkolong'i tikitam oobo peetumokini aishorutu entariki, naa erishata eeh naado ina naidim oltung'ani atanapayu eesita ina siai terishata sapuk oleng.

Kajo naaji nanu ore enkoitoi nalelek naidimi aanotie enkoitoi nalelek pee etumieki ena ardasi e kiama naa teneimunyieki enkoposini ooh laiguanak kulo Le serikali amu ore enkoitoi nagirae aatumie taata naa mbaka ore enaitayu enkitanyaanyukoto tolkrenket Le kajiado naa mbaka pee epuo inkera enkop najo machakos ore pee epuo machakos naa keya ingologi tikitam oobo pee epuku Ina palai naa kegasi aapik esuntai pee isum iltunganak pooki paa tenetii oltungani oyieu negilunore nelo naa agilunore ore naaji nanu enaidim atejo enkoitoi nalelek nashukokino teneponunui aitumia ilaiguanak kulo lenkiraoni Lenkop ninche ninye ooyiolo iltuganak oleng keyioloi iltunganak oomanya imurwan eyiolo inkangitie neyiolo ilmareita ore pee eeku enolaiguanani nelo ake esiankiki nayami tenebo olmurrani oyamisho tenebo ilmareita pokiraare olmarei oiu entinto olmarei oyiu olayioni nepuo aatumo te nkopis olaiguanani nepuo ajo eeh kirukokinote iyiok pee eyama Kuna kera ang nishori olaiguanani engolon naidim ataunyie inkardasini arashu Impala naaishori Nena kera. Ore enkae oitoi e are naa pee itaatanuni inkopisini e serikali ore anaa inaalakwa amu ketii naa Kuna naa olkerenget etii ore tenkaraki epuo iltunganak enelakwa oleng epoito aingoru Ina reteto aisidai naaji teneitinyikuni inkopisini pooki e serikali aitataaniki ilmaasae.